Pee isho iyiok enchan naa sii kisadai ena kiremore pee kitum aanoto ilng`anayio likimirr. Pee kitum ilng`anayio likimirr naa kisidai sii tolmanyara pee kitumoki aanoto enchan nisaidia sii te siai e nkulukuoni.